Basi ore naa tenewueji naa enoshi naa ena napoi boo aa taa outing iltunganak naa waare oonyora nikidoolta naa eeta inkilasini are inoshi naokieki inshaishi naaji wines ninosita indaikin sidain neeku naa iltunganak naa waare oonyora looyetuo aatumo neponu aapik naa entoki nadamunye naa enyorata enye aa taa kumbukumbu entoki naa etipat ena toltunganak oonyora amu kisho naa metadamunoto neeku naa intoking naa kuna naagira aasa naa toltunganak oonyora naa, Ore ninye teneeta iropiani nejo naa ake peelo naa aashipa naa oltungani lenye neeku imbaa naijo nena ifaa nees iltunganak oonyora

Ore taa teneweji, nadolita naa olkitari, nikidolita entoiwoi emama naa ajo si nanu, nikidolita naa enkiti kerai ake iye naa ajo sii nanu enanaa nagirai nai aing'or naa esiai enye ebiotisho osesen ajo naa sii nanu naa ale naa lkitari, naa ore esiai taata ebiotisho oseseni naa embaye etipat oleng, naa embaye nai naifaa naa neing'oruni oleng duo osesen isana ajo naa si nanu too inkera kutiti, tengaraki naa inyamaliritin taata kumok oleng naetio naa taata tenarishata tengaraki naa ninye esiaitin onkijapeni nkutiti tokitin ake iyie kutiti naa ake iyie naitanyamal inkera kutiti ajo naa si nanu kuna imbaa naa taata neifaa neing'ori naa enasiai ebiotisho oseseni. Basi ninye naa naloto dukuya tene naa kaitukujisho nai ajo naa peepoi naake neyai inkera sipitalini ashu naa meing'urai ildakitarini naa tengaraki naa imbaa ake iyie kumok natii enkop, pemeaku naake kegira enkerai ake iyie aukiya ashu egira ake iye aumiaru, nemeyiolo entoiwoi enye, neaku naa ore naa taata tengaraki ebiotisho naas ildakitarini lang neisumate ,naa iltungana ng'ole likinyorr amu meas naa esiai naishaakino, neasita naa esia naata naa taata imbaa sidain ashu naata imbaa taata etipat tiatua naa atua losho naaku naa ekinyorr ntae oleng ilkitarini lang, nikijoki naake metonyua naake tengaraki esiai naake aing'or naa ena siai naa ebiotisho osesen amu esidai naa biotisho oleng.

Basi ore naa teneweji naa nikidolita naa ajo endarasa naa etiiki, nikidolita naa ajo si nanu ilmalumuni ake iyie naake naa nikidolita naa olkitari, nikidolita naa enkiti ayuoni naake iyie na kajo nanu noo larin tomon, ajo naa si nanu naa nagirai aarep ashu nagirai aabak ajo naa si nanu idolita naa olkitari eyau sintanu naa ogira aren ena ayioni ajo naa sii nanu naa esiai naa duo ebiotisho osesen duo oleng naa sanisana naloto dukuya tenewueji ajo naa sii nanu, naaku naa ore tipatisho ena siai naa keyau naa imbaa sidain ashu nai naaji naa biotisho oseseni te pooki weji naa te seuseu nalulunga tengaraki naa ore naa kulo ilkitarini naa tenamanaa taata aapuo sukuulini ashu emanaa aapuo ainguraa inkera too sukuulini naa esiai nai sidai oleng amuu ketii intera nemeeta intoiwo enye ingolon aashu narikie sipitali ,neitoki naa aaku maniki eeta imoyiaritin ake iyie napaasha ashu keeta imbaa naagira aisumbuaya nemeyiolo ninche ashu nemeyiolo ntoiwuo enye, naaku naa ore tengaraki ena erereto ookulo ilkitarini naa taata omanaa naa keisaidila kuna kera netuma naa musaidisi naa tengaraki naa ketum naa biotisho oseseni netum naa te nkoitoi naa naishaakino naaku naa imbaa etipata kuna oleng naa imbaa nai naa nikijoki naa kesidai esiai sidai naa taata to kulo tungana lang anaa kulo ilkitarini nikijo naake keasita esiai sidai oleng.

Ore naa tenewueji naa kadolita ewueji naijio sukuul amu kadolita darasani nadolita Nkera natii boo teine oo natii atua darasa naa irmalimuni ninche kulo naa Tanaka otii entumo ketaa mbaa are uni naagira ayimaki ena irmalimuni Lena sukuul neeku mbaa naijio Nena napuoito dukuya tenewueji naa mbaa sidain naa mbaa nayawu mbaa nayawu irng'anayio sidai amu ore naa naibosho naa ninye naa enetipat amu ore enasiai napaasha iltung'ana naa keyau naa enyamali nemeyau tipat neeku ninye naloito dukuya tenewueji neeku kitodolu Ajo keetae entoki etipat ashu entoki nataa shida Tena sukuul naagira naa ayimaki negira naa ninche aing'oru enkoitoi eniko teneyau musaidizi tialo naa sukuul ashu tialo naa Nkera neeku mbaa nataa tipat amu keyau naboisho tiatua kulo malimu tenetii ninye loibaro naa ketum ataa tenebo naa tenetii Nkera nabatata naa keyiolou naa nkoitoi are uni naitumiai pee esidanu nkera

ore naa tenewueji nadoolta naa iltunganak waawe eselenkei naishope aitobiraki ormurani oisisriri najo naa enasiai naa oltunganak ootonyorate ashu oogira aanyora nadol naa ajo eshomoito ewueji naa nemetii ororei nemetii iltunganak , eshomoito naa aapik imbaa enye enkoitoi meeta keeta entoki nadamunye enyotrata enye idipa apa aayamata Naa imbaa naa taaata kuna sidaina teneesi peenyota iltunganak waare nenyore doi neesi naa isiruai naaku naa imbaa sidain kuna. Nisulaki naa tekuna kera ekuna olongi naawure enkiaama amuu kidim aanoto engolon negolu iltauja arashu eyiolou esidano ena siai naa tenenyora iltunganak waare

Ore naa tenewueji nikiata ena toki najo elashumba menu aa ore taa menu naa ntokitin naaji ena endaa miri tee nkoteli nikiret niyiolou entoki namiri endaa pookin teina oteli netii enewueji till number ewueji nipik mpisai teneku elakita endaa eno ore naa Tena menu nikiata naa shai nikidolita naa eropiani namiri shai nikidolita naa Ajo ketii matumbo nikidolita Ajo keetae chapatini nikidoli Ajo keetae mboshok nikidolita Ajo keetae oloshoro nikidolita Ajo keeta kapish nikidolita Ajo keetae sukuma nA ekiret enatoki tayiolo mpisai naamiri endaa nabaa ena eniyieu naa ekiret naa naaji tenijig enkoteli nimiyiolo Ajo kainyio emiri niata eropiani pee mikigoliki nidim naa aing'uraa endaa nibaikininyia Aiko nejia Ajo sinanu

Ore naa tene nikidolita Nkera esukuul amu eshopoto nkilani esukuul negira ninche awok enkera ashu egira ashipakino ena are nadol Ajo egira ashipakino oleng amu ore enkare naa kisidai oleng tenkishui oltung'ani nisulaki naa ninye too Nkera neeku kitodolu naa Ajo egira Kuna kera ashipakino ena are naa kitodolu ajoe kelelek aa maendeleo eyakaki tee sukuul enye neeku ambe sidai ena oleng too ilarikok lang teneyau maendeleo naijio Kuna neshipakino naa Nkera ang naketumoki aisumata aitobiraki netumoki aisumata tenkoitoi naishaa tenekuu meeta ntokitin nagira alau Kuna najoo elashumba basic needs amu enetipat enkare oleng tenkishui oltung'ani neeku ninye naloito dukuya naa ore taata biotisho naata enkare naa keret osesen lang nikiret too nkoitoi napashaa naa aisidai oleng esiai enkare edol Ajo keeta mbaa etipat oleng neeku pee eitumiai tenkoitoi naishaa enkare amu ketii naa wuejitin nemetumi enkare kake meyieu sii duo nainyialare keyieu nesishoreki naa tenkoitoi naa

ore naa tenewueji mbaa nagira asaa kidolita naa ormalimui nikidolita Nkera kutiti naana Kuna taat CBC nadolita ebung'ita Kuna tokitin ena kisuma nayawuaki naaji CBC nibungita naa Kuna tokitin naaji tablets aa ore taa tablets naa ntokitin naitumia Nkera Tena kisuma nayewuo naa enkisuma sidai oleng amu esidai ena kisuma amu egira aitengenaki iyiok enkera nengenu enkerai oleng neyiolou aitumia Kuna mashini ashu Kuna tokitin etekinoloji Kuna tablet entokitin nemeese apa tenkisuma natulusoyie asioki kepununui apa aas tenelo enkerai sekondari naa enakata elo ayiolou Ajo keetae Kuna tokitin neyiolou aitumia olee kishorita enkera ang eng'eno ena kisuma ee CBC amu keyiolou naa taata enkerai aitumia esimu neyiolou aitumia tablet aa ore kunakera ng'eno oleng naa keyiolou aitumia mbaka kompita neeku enkisuma nataa tipat netaa mbaa supati too Nkera ang neeku aitukujisho ajoki ntoyiwuo ewaita Nkera inyi sukuul mehomoite atum eng'eno anijio ena amu eng'eno sidai ena naretisho tenkishui edukuya

Aa basu ore na tenewueji kidolta ajo enoshi wueji nainyangishoreki naji naivas supermarket nai oleng nikidolta nai customer care aa ashu nai loshi tunganak lilirwt tenilobainyangisho tine na eselenkei nibungita enkadi enaivas na ore naa mbaa naata enakadi ashu irmarenke oota enakadi nanu naa ore entoki nikimpotinyeki yawa na ekimpotunyeki nai matejo namba inono esimu nikimpotunyeki namba inonok eaidi ashu enkitampulisho nealu nona baa kidim aipotunye pitum enkadi naijo enino na ekiret amu ore pinyangu ntokitin oropiyiani kumok ashu nonkalusuni are naa keta makisi nikinchori ajo na sinanu neaku ore nkolongi naba ana nilo na keponari naake kuna tokitin inonok neponari kuna makisi inonok na indim ainyangishore nona makisi neaku nona baa sidain naata enakadi.

basi ore naa tenewueji nikidoolta naa esimu naa ore entoki nalotu indamunot ang naa ena siai naa e equity ena siai naa naishoori iropiyiani too mbenkin nayawua naa ena technology indim tenakata neeku iyata iye embenki ino naa indim naa aitaasa pooki ata ninye itii inkaulele aa taa indim aitumia equity mobile aataa indim aironya ewueji nikijokini nirony nintayu naa ake iropiani itii naa ake ewueji nitii ata ninye itii kuna taonini sapukin neeku naa esiai sidai naa ena nayawua naa ena technology nisulaki naa tekuna bankin naayetuo aa taa indim aitayu iropiani naabanaa iniyiou , neeku naa maendeleo ena sapuk ooleng amuu meekure naa eeta entoki niure amuu indim ake atipika nintayu tiang

Ore naa tenewueji nikidolita eselenkei natii enewueji nikidolita enkasitomai naa ninye nikidolita enkamirani netii naa ena amirani enkibanda enye naa enkibanda natonyua ena mama kidolita naa enkumoki ornyanya enkumoki oo pilipili hoho Kuna pilipili kawaida kitunguu oo nkarati netii akeyie ntokitin pookin natumi tee nmibanda aa mbuka aa nyoo neeku ninye naloito dukuya neeku kisapuk taa enasiai tenkop tenkaraki kenyokita naa taata noo mama egira aing'oru eropiani too nkoitoi pookin tenkaraki natagolo maisha ashu natagolo uchumi neeku enaa paa sapuk enasiai oleng amu etaa naa kila mtu negira aing'oraki kewon enkoitoi nayakinye adake enkera enyena enkurna neeku esapuk ena siai tenkop ang naa majo sii enkop kajo naa te seuseu nalulung'a tenkaraki ena biashara nidim oltung'ani ataasa ashu nidim najii oltung'ani aitrenye eropiani kutik naa biashara nemeeta mbaa kumok eas ake duo esiai eno aitobir neeku ena sababu ashu naaji pee aisapuk enasiai tenkop ang

Aa ore naaa tene wueji aa kidolta naa ena siai duo ositima duo oleng' naa sanisana aa ninye naa duo kidolta tene wueji kidolta naa kuna wayai kulo shumai duo tenakata naa oitelekino naa kuna wayai ashu naa ooya kuna wayai nai naaji ewuei needo ashu noo oitabaya enkima naaji naa ewuei needo, nikidolta naa kenya ina siai naaduo ositima naa duo sanisana. Naa ore naa imbaa naa nayauwua tipatisho ashu imbaa e tipat naata ena baye naa imbaa taata naayawua maendeleo sapuk oleng' ajo naa sinanu naa te seuseu nalulung'a aa ebaiki naa akeyie naa ildukai ebaiki naa mashinani neeku naa olee esiai sapuk ena nataasa naa taata serkali eyautua naa maendeleo oleng' ajo naa sinanu. Neeku naa eyauwua naa taata ena toki maendeleo sapuk oleng' amu ore taata piilo kuna mashinani netaa inepu naa taata ewang'an naa taata ositima , neeku taa eyawua taa taata maendeleo oleng' amu etawang'a enkop aa etawang'a taata enkop oleng', neeku ore nye taata ena siai naa taata empurore nikuna nchi naa taata aaku kiti penyo tenkaraki naa etawang'a naa taata poki wueji mokure naa taata enapa rishata naake eji nai kepui aapurisho naaji naa torkijijini lang' ashu too ang' tenkaraki naa ormisil. Neeku ore naa taata tenkaraki naa ketii naa ewang'an poki wueji, neeku naa itodolu naa ajo eyawua ena siai taata ositima aa maendeleo sapuk oleng' oleng' oleng' ajo sinanu, neeku embaye sidai oleng' teneeku naa keeta kila mtu.

Aa kidolta na tenewueji orkitari nikidolta emama naipimitae tenewueji aa naijo ketiu anaa enaapa woi natonie nkera terishata esiadi aa tesukul negira elekitari aipim enamama neaku matejo enasia nalotu dukuya tenewueji netasapuka enasia tenkopang aa netasapuk oleng naa mbaa naata tipatisho amu tanakata egira ltunganak atum eretoto tenkooitoi naishaakino ashu tenkoitoi nimitoki nimche anyamalu neyawua enasia nemekute nai asapuk ina oleng tenkaraki enyokita nai kulo akitarin na embae embaare esapuk tenkop aang na embae etipat oleng amu esidai enkishui oltungani na esidai tenishori metaa ninye enedukuya meeta enindim ataasa tenimiata biotisho sidai neaku kaidim atejo embae etipat ena embae sidai oleng na embae na peasi na pemeureuni amu.

ore naa tenewueji naa kidolita emama nagira ashipa oleng nibungita enkerai olapaiyon Ajo nanu enkerai nana oleng netishipe naa ena mama oleng kidolita naa Ajo enasiai oo nkang'itie enasiai duo naitubulu Nkera kutiti naa enkoitoi sidai ena naitutuni Nkera tenkoitoi naishakino ashu tenkoitoi naretu ena kerai metaa oltung'ani sidai otaa biotisho sidai neeku ninye adolita ena mama Ajo etishipe oleng naa ninye nalotu dukuya tenewueji neeku enasiai ormareita ninye duo sanisana naa mbaa Kuna naagiira asaa too muruan kumok etaa taata keyamisho iltung'ana aa kutiti mekure etae enasiai naitubuluni Nkera neeku aisapuk naa kake keyieu naa ning'ori biotisho enena kera biotisho oo seseni aiteru naa akeyie too ilntiren ligira aitubulunye ena kerai eno ometaa oltung'ani botor neeku duo ninye sanisana naloito dukuya

Aa basu ore na tenewueji nikidolta emama natii sininye enkalo sukul ajo sinanu neeta nkutitik ayiol enyenak are ajo na sinanu kutitik naishopito kuna tokitin naji barakoa ashu kuna tokitin aitoipie nkutukie enaapa kata nalotu korona na ntokitin ebiotisho kuna osesen amu kemitiki oltungani neaku ore kuna barakoani neyautua mbaa sidan amu aa inchop nai tenkatata natii osiwuo enakata naa oshi ingira ayeng ayiengiyeng na kelo na nijo alo wuejitin naijo ketii nkutia aa kijapeni nemesidain neaku ore enasiai ebiotisho na embae etipat oleng esiai na nayaua serkali na embae etipat oleng amu ore enapaa kata ekorona nishopoki oleng neaku embae etipat oleng enasia ekorono amu ajo na sinanu nona tokitin na ntokitin sidain oleng

Ore naa tene kiata iltung'ana kumok otii enewueji nikidolita nooshi dapashi natii sipitali naa ore pee epuoi Aya olntamuoyiai Tanakata oibunga Ng'ole emoyian oleng nepuoi Ng'ole aidimit ashu nepuoi Ng'ole airajie tee sipitali erishata nadoo naa Kuna ajijik naa oshi epiki neeku naa enasiai ebiotiosho oo seseni sanisani naloito dukuya ebakitai naa kulo tamuoyia naa tenewueji kulo naa omuoi oleng kulo naa lemeyieu kulo dakitarini ninguiki petumoki naa atabak tenewueji aing'uraa tenaa ketum naa niche biotisho oseseni naaduo sanisana naa mbaa etipat taata Kuna amu kelelek eyata olntamuoyiai otamuoyia oleng ashu olotigile nimiata naaji enilo Aiko tiang kake ore taata etae Kuna tokitin Kuna dapashi esirkali naa edim naaji atotona tene ning'or olntamuoyiai lino ashu Eton tenewueji omenoto naake ninye egolon naidim ataasa keon neeku ninye naloito dukuya tenewueji enasiai ebiotiosho neeku mbee etipat Kuna mifaa taata neurei amu keretisho Kuna tokitin oleng

Ore naa tenewueji kidolita Kuna kera we university egira aing'uraa Kuna tokitin ee tekinoloji Kuna taata kompita egira aing'uraa akeyie mbaa naihusu enkisuma enye egira naatanakata aidiscuss ashu egira aibiribir mbaa ekeyie nabo are uni naihusu ena kisuma naasita ninche naa embae taata ena nayawua mbaa sidain oleng amu etelelia enkisuma ekuna kera amu etaa tenetum enkerai enakompita meeta enimidim ataasa ashu oltung'ani pookin otii enetii too kulo tung'ana botorok naa edim naaji ataasa enkisuma eno ashu edim ataasa entemat enonok tiatua Kuna kompita neeku Ajo nanu ore Kuna tokitin ee etekinoloji naa mbaa nayautua taata dupoto tiatua enkisuma ekuna olongi ashu tiatua enkera ang tiatua elelero neeku ore taata enasiai ee etekinoloji naa mbaa sidain oleng naitelelia taata enkisuma oleng neeku ninche taata naapuoito oleng tenewueji ninche napuoito dukuya oleng pee elo ayiolou olee etelia enkusuma oleng naa enkisuma sidai neeku emaisumata pii

Ore naa tenewueji naa enasiai ee biotisho oo Kuna kera maiman ashu Kuna Kuna kera Naini etaa golikiton naa paasha kelelek aa keini enkerai naaji nimidim airoro ashu nimidim aishoo kewon endaa too nkaik enyena matejo naaji keshali naa ore ena siai oo irmaiman naa esiai taata nagira ena sirkali ai fuatilia oleng ashu Aya naa meeta entoki edukuya tenkaraki taata etaa kegira ayau eretoto sapuk oleng aa ore kulo dakitarini oishori Kuna kera mingura nemegira ninche atum esaia arashu erishata nadoo ashu erishata Toronto epuo aing'or Kuna kera tenkaraki naa nagira ayimaa neeku ore ena siai naa esiai naitelelia sirkali netum naa Kuna kera eretoto matejo taata nkaulele ashu natii ake pookin wueji kifaa naa naaji neyai sipitali pee epuo sininje atum ena usaidizi ashu ena retoto nagira sirkali aitau tialo nkera naijio Kuna maiman Kuna kera nimidim aitasa atee aitoki amu mmee eyiunoto enye

Aah basi ore naa tene wueji naa ena sai naa ebiotisho naa tene wueji. Aah enisulaki noo mama ashuu Kuna selenken naa taata naatubulutua naidim naa taata ninche negira naa taata ayimaa enasiai naa taata naitayu osrage ashuu ena menstruation aah Ajo naa sinanu periods naaninye naa naloito dukuya tene aah adol nanu ajokegirai aitengen tanakata Ajo naa sinanu tanakata aiteng naa imbaa nabo are uni. Naidim naa naji metaa keidim ataas ashu mbaa naa naji naa naifaa Ashu naanare neas naa niche Tena rishata enye ena golikinoto. Neaku naa mbaa taata sidain Kuna oleng amu kegira naa taata inoomama ang aangenu Ashu Kuna selenken ang kutiti netum naa engeno nainguaa serkali Ashu enguaa maendeleo amu kenyamal Nena siatin oleng. Ore na siai inoomama oselenken ang, aah kenyamal oleng tenkaraki Ina siai. Niaku ore oshi peyie ebay Ina rishata naa keitanyamal oleng katukul. Niaku ore ingolikinot naagira aimaa aah kefaa naa naji netum nkoitoi nautakini naake niche aah Ajo naa sinanu naa peyie eutu mbaa naa naji naapal aah peemeitoki naa apuo aimaa ena siai ashuu ena aibu Ashu naa peetumoki naa atayiolo penye naa naasa Ashu naiko niche tenkaraki Ina rishata natii naa Ina siaienye. Ajo naa sinanu.

Aa basi ore naa tene wueji naa entoki naa nekidolta kidolta naa naaji tenakata aa ajo naa sinanu naa aa empalai ashu naa naaji ewuei nai nisuma naa teniaku naa iyata naaji kuna simui naa taata ajo naa sinanu naa kuna taata e loan, aa ashu aa kuna taata naalaki akitikiti, ee ajo naa sinanu ajo naa sinanu. Aa kidolta naa ele tung'ani ashu ena ee naji ele tung'ani oji Nyawera, Nyawira kidolta naa aj etiakaki hi Nyawira, aa nejokini naa tenakata idipa atalaa naa taata inkalusuni naudo oo miai ile aa wo enchiling'i nabo aa nejokini naa ore naa iropiani neton king'or, neton king'or naa inkalusuni naa aa inkalusuni naa tomon oo naudo aa oo miai naaudo naa ajo naa sinanu kuna ropiani naaba nija naang'or naa tene wueji. Aaa neeku naa idol naa ajo ore naa ena toki nalotu naa naa ena siai duo aa e kuna simui taata oleng' aa kuna simui naa taata nainyang'uni naamirita safaricom, naa inyang'u nai ake esimu taata esimu nilak naa inkuti ropiani nekinchori esimu nintumia naakeyie esimu naakeyie mpaka kenya nilak aakeyie maakutitik o mpaka naa kenya erishata naba naa enindipa aajo naa sinanu naa. Ee itelelia taata ina siai esiai aa amu eishooki naa taata iltung'anak isimui naa taata enkumoi aa naa to ropi isimui oo ropiani kumok ajo naa sinanu, kinchori naa esimu oo nkeek akeyie naa inkeek tomoni uni aa nilakilak naa maakutitik nae ilak ake oo wou indipa. Neeku naa taata aa itobirua naa ena siai amu etaa itum esimu sidai naa too ropiani..

basi ore naa tenewueji nikidolita Ajo sinanu ee selenkei naibungieta mpishai ebung'ita naa akeyie nkalusini kumok akeyie naa ore taata ena siai ekuna masaa najii mpisai naa ntokitin naa taata Kuna nanyorie iltung'ana naa ninye eingoruni too nkoitoi pookin naa ketaa mbaa nabo are uni ashu mbaa Ajo naa sinanu ketaa esiadano ashu ketaa naajii maana ashu imbaa naitiship iltung'ana neeku ore enasiai oo ropiani naa entoki nayeuo aku ketaa value oleng tolosho lang ashu tee seuseu nalulung'a tenkaraki mekure etaa enias miata mpisai neeku mbaka ninyok ake naa aing'oru mpisai kidolita ena selenkei Ajo egira anyok Aiken Kuna ropiani aikeneta naa Kuna alusuni neeku ore taata mpisai meeta entoki nemeas enyiangu naa entoki nabaa enaa eniyieu niloo enebaa ena eniyieu tenkaraki naa eyata naa mpisai nitum naa pookin toki niyieu tenkaraki naa kisidan Kuna tokitin naaji ropiani neeku kifaa ningoruni naaji too nkoitoi sidai nimikingoru too nkoitoi torok Ajo naa sinanu enaa Kuna oitoi Ajo naa sinanu oo nkiyangetaa

Basi ore naa tenewueji kidolta naa kishomi tene naigero nature walk , ore taa nature walk ena naa nai nilo nai aitembea ashu nilo naa nai aingorisho isalaki na kuna timi napuoi aingorisho , nepuo alak inkejek ,nepuo aduaki ate imbaa naa nena supati naata dupoto amu kengas aaku

Ore naa tenewueji nikidolita enkera natii darasa nagira aisumare Kuna tokitin naaji kompita ore taa kompita naa Kuna tokitin nisumareki etekinoloji tekuna sukuulini ee junior sekondari naa mbaa sidain taata Kuna tiatua ele Osho lang lee Kenya eisulaki Kuna kera ang taata amu kepuo Kuna tokitin etekinoloji aiteng'en Kuna mbaa kumok enkop neyiolou naa atasishore Kuna tokitin amu keng'as aku ore esiatin kumok taata oleng naa kidimi naaji ataas tekompita neeku ore ena toki naaji kompita nemeeta naaji esiai nabaa ena enimias nisulaki naaji naa kulo tung'ana oisumare ashu kulo tung'ana oas esiatin enye too nkopisini neeku kitelelek naa esiai oleng neeku enkisuma nataa mbaa supati netaa naa tipatisho Ajo sinanu naa neeku olee maisuma Nkera ang mehomoite sinche atum ena ng'eno pee minguarii iyiok tee siadi neeku mbaa naijio Nena etaa enasiai etekinoloji nisumareki Kuna tokitin neeku etelelia taata enasiai oleng amu keyiolou taata enkera taasat mbaa kumok oleng neeku aisidai ena siai ketaa mbaa sidan oleng naa kisidai enkisuma

Ah basi ore naa tene wueji kiyata naa edarasa. Ah nikiyata ormwalimui ah nikiyata naa nkera nagira aisoma ajo naa sinanu kuna eh CBC ah nibungita naa ninche ena toki naji tablet egira naa ninche aisumare ena kisuma naji CBC ah nitoki naa, aaku tidiake shoto nishopito naa barakoa ajo naa sinanu kuna nkera neaku naa enkisuma ena naitumiae taata kuna tokitin eh technology kuna mashinini ajo naa sinanu, ah kuna tablet na egirae aitengen kuna nkera ang oleng . Ah aji sinanu naa enkisuma ah nayaua taata dupoto oleng tialo taata maisha ekuna nkera ang ah kutiti amu, kengas aaku ore apa enkisuma apa natulusoyie ah nemeetae apa ena siai, naitumiae kuna tokitin ah kuna taata tablet ah kelo enkerai ayiolou aitumia kuna tokitin ashu aisumare ah, tenelo naaji ninye matejo sekondari ah nelo ayiolou aisumare kuna tokitin taata . Kake ore tenkaraki naa enakisuma eh CBC netaa kegira naa kuna nkera ang aisumare eton ah kutiti ena siai naa, taata ekuna tablet ajo naa sinanu. Neaku enkisuma taata najo nanu kesidai oleng nee enkisuma najo nanu kitukujisho nai pee isumai naa nkera najo naa nanu iltunganak lang mayaita inkera sukuul pee kipuo siiyiok atum ena ngeno ashu pee etum inkera ang ena ngeno pee minguari naa iyiok te siadi ajo naa sinanu amu, enkisuma taata ena naata tipat neeta intokitin sidai oleng amu isidai ake tenitengeni inkera ajo naa sinanu.

Aa Basi ore na tenewueji aa kidolta na ormalimui otii na ewueji nagira aisumie kuna kera nikidolta na enkerai nagira aisuma nabo egira na aisuma tekuna tokitin naji nkomputa na nayawua enakisuma ekuna olongi nagira nkera aang atum engeno aa naipirta kuna komputa kuna tokitin e technology negira. Elemalimui aitengen enkerai aitishil mbaa na naifaa nai peyiolou enakerai naipirta na enamashini naji nkomputa neaku ore ore enakisuma nayiolouni kunatokitin na enkisuma nayau mbaa sidain tolosho lang amu etengena nkera aang oleng melure enyanyikie enaapa kisuka edukuya mekute etiu anaa enaapa kisuma edukuya kunatokitin kesioki enkerai ayiolou kunabaa naipirta kuna mashinini e technology neaku enkisuma naata tipat oleng amu keeta enkisuma ekeyie engeno ajo na sinanu

Aa basi ore na tenewueji kidolta nkera esukul ore na tanakata kulo oranyita naa ajo na sinanu irkererin naa sinanu lonkabilaitin napaasha na kajo nai bomas ene enoshiwueji napuoi aranyisho ajo na sinanu nkutukie pooki eleosho lekenya netumo pooki aa ninche taata apuo arany kulo sinkoliotin lenye ajo na nanu neata mbaa sidain ajo na nanu aa toltunganak pooki ashu tonkera naisuma au lengasa aaku ore entoki edukuya na kitengen nkera neyiolouni irkuaki o kabilitian natii olosho le Kenya neaku ore kuna kera aang na kepuo angenu amu kepuo ayiolou irkuaki pooki keretisho na peyiolou nkera

Aa basi ore na tenewueji nikidolta ajo sipitali ena enkalo sipitali nikiata oldakitari nikiata kulo apisani lenasia ebiotisho oseseni ajo na sinanu nikidol ajo eeta kulo toi otii enkare ashu oitumia naai tonkoitoi napaasha nikidolita n akulo apisani ajo keeta ambaka kuna barakoani kitadolu ajo esiai ebiotisho natii enewueji sanisana. Netii kuna tokitin nagira aishooyo naretisho ashu na ayau mbaa sidan ashu aitapash nkeeyani nabore enakop ajo na sinanu neaku ninche napuoito oleng neaku ore embae emaana ajo nanu na enasia naisuji nkaik ajo na nanu esiai naarari oloiterio amu toronok esiai oloiterio oleng amu keyau na moyiaritin kumok aa neyaki na osesen nyamalitin kumok oleng akeyie neaku aitoronol enasiai olchafu na emasiai ebiotisho oseseni na pisujareki

Aa basi ore naa tenewueji kiata ormalimui ajo na sinanu kuna malimuni naisum kuna kera maiman nimidim nai aitaas ate mbaa nimidim ashomoita tonkejek enye asu naidim aibungaki ate ntokitin neaku inasia ormaiman nai ena sanisana nikidolta enkerai natii enatoki naji wheelchair na entoki natonie enakerai nimidim ninye ashomo nikidolta ajo egira enaselenkei aisum enakerai egiraa naakeyie naa ainguraa anaa kibung enakerai mbaa uni najo na sinanu inatoki naloito dukuya tenewueji na kitadolu akeyie aa enkishon akeyie nadupa aa ore kuna kera aang naini aa irmaiman na indim nai ate pemitoki adol ajo kibae netumi kulo malimuni minoto aki neaku enatoki duo sanisana

Ore naa tenewueji kidolita olopisa Fulani ashu olarikoni otegelua sirkali ashu elarikok ogira ayaki iltung'ana enkisuma too wuejitin nemanya iltung'ana edol Ajo egira amanaa enkangitie nikidolita emama natii ene tenebo entito enye nagira angamu enkiteng'ena ashu enkoitoi enasiai ebiotiosho oseseni ninye naa naloito dukuya tenewueji edolita naa Ajo enkisuma ena nagirai ayaki ninche tewueji nabaa enetii tewueji naba enaa enemanya neeku ninye naloito dukuya tenewueji neeku ore enasiai naa keeta mbaa sidain ashu keeta mbaa etipat amu ketum naa iltung'ana Tanakata eng'eno tewueji pookin netii tenkaraki kulo opisani Ajo nanu ashu kulo tung'ana ogeluno otaa naa ena kisuma towuejitin pookin neeku etum naa naa eng'eno neeku ekinepuni naake eng'eno tewueji nitii tenkaraki kulo tung'ana tata onotoki omanaa neeku mbae etipat ena amu keyiolou naa oltung'ani embae etipat nemeyiolo

Ore tenewueji kidolita naa ormurani Ajo sinanu otaa naa enkila enaa team naaji westham aa ore taa westham naa Kuna timii ee England Kuna naigurani mpirai neeku ninche adolita oleng ore Kuna pirai naar kulo ashumba ashu natii too Kuna kwapie eboo ena noo England naa ntokitin taata nayautua changa moto ashu mbaa sidain nisulaki Tena shoti elelero ang sanisani amu etonyora taata nkayiok ashu Kuna elelero ekuna olongi etonyora Kuna tokitin oo mpirai Ajo naa sinanu neeku keyau taata ena toki naibosho ashu nitutum naa taata irbarnot neeku naa ninche entoki nabo neyiolou naa taata ninche mbaa kumok nagira asaa taata tekuna nkwapii eboo neeku Nena mbaa sidai oleng nataa enasiai ompirai nitoki aaku kegira enasiai nipromote taata nkishorot ashu talent oo irkijanani neeku nitobirr nkoitoi nadalare Kuna ayiok ashu naitodolu nkishorot Ajo maigurana mbaa naijio Kuna ena siai naa ompirai sanisana ninye naa ena